Ore entoki nagira aasa naa iltung'anak ogira aisherekea arashu aishangilia ore kulo tung'anak naa kegira aishangilia tenkoitoi nabo arashu tenkae toontokitin tofauti elelek isherekea tenkarake obo lenye oishinda elelek isherekea tenkarake obo lenye onoto entoki sidai arashu isherekea tenkaraki aetoki ake sidai natupukuo tiatua ninche ore ena naa ekisaidia ninche menoto enchipai.

ore kuna mali enaa ropiyiani nemegelunoyu ajo kakwa inyorr naa kakwa imba ore iropiyiani neeta value pookin ilingana enaa entoki niyieu ninyiang'u arashu ilingana enaa esiai niyasita ore impisai anche kuna mali nikidolta tene naa intokiting napasha ore kuna iteru impisai eabori enaa enchilingi omeshomo enchata nintutum pookin neponu apuo mpisai naara esiana ore pookin na imali emaana aiyata pookin naa kaiyasishore kulingana enaa esiai niata.

Ore ena naa yioloti enaa exercise ore ena naa entoki niyas peetum osesen ingufu niata oltung'ani enaa moyiaritin arashi niata inchidai tosesen naiyas ena enaake piitum ingufu tosesen indim sii ataasa inchidai tosesen naa iyas ena enaake piitum ingufu tosesen indim sii ataasa ena anaa ira oltung'ani oorisho arashu lesiai e boxing nindim ataasa ena enaa oltung'ani lekarata nindim ataasa ena piyaku ake oltung'ani sidai tosesen nintobirr afya ino metaa kisidai neeku ore ena naa kakincho oltung'ani arashu ormalimui oifunza iltung'anak zoezi enaake nikiutaki entoki nias niyas asuj enaa instructions nikinchoritae piitum atayiolo siiyie ena siai.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena wore ele naa orpolisi arashu oltung'ani oishoyo sheria torbaribara ore pidol ena naa kaidol ajjo mirew engarri miata inkardasini nemim orbaribara ake duo pokiwoi neeku ore ena kelotu indamunot ajo kairew engarri aira mwangalifu ning'orr iwuetin pooki orbaribara niaku oltung'ani olo akiti sanasana itii kuna taoni sapukin tenidol ele naa oltung'ani ogira aishoyo sheria owueitin neimi piimpungusa enkuatata arashu piintashe.

ore ena baye naa kaiba ore sababu paiba ena baye naa ore ena naa esiai e maandamano ore maandamano keeta asara sapuk teyie makewon tormareita toltung'anak maate arashu te town arashu temurua ore ena naa kibukori osarge enaake ore ena naa esiai nagilunoreki sirkali arashu ilarikok arashu enkae toki ake arashu irkulikae tung'anak ake opashari neeku ore ena naa esiai nemeng'uarrai temurua nemeng'uarrai torkijiji nemeng'uarai toltung'ani makewon.

Ore eningo teniisum oltung'ani peyiolou ena siai naa nabo, ing'as autaki esimu metayiolo esimu kiti arashu sapuk. Ore peeyiolou nintoki autaki enikoni tenirriwari impisai, ore impisai enkirriwaroto arashu empikata naa kaipik towuejitin nepaasha ipik account embenki nipik olaini. Ore ilainini naa keetae ilainini opaasha, eetae sii ole Safaricom neetae ole Airtel. Ore oltung'ani teneyieu neyiolou sii aitumia arashu ataasa ena siai naa kaibotare inkatitin akeyie naara esiana eton itu ibung' arashu eton eitu eyiolou niutaki enaake mpaka neyiolou vyenye enirriwaa arashu enirriwakini impisai.

ore entoki nagira aasa tenapisha naa ore ena naa olchumati ore ena naa ewoi nishumie impisai inonok akuti akumok metabai esiana arashu metabau enkata apa nitipikaka kewon anaa ilapaitin arashu olari arashu inkolong 'arashu iwikii inye ore ena naa olchumati sidai lindim atipikakinyie kewon impisaoi niki saidia taisere.

ore entoki nagira aasa tene naa enkukuo ewoshitoi ore enkukuo tolosho le kenya naa kewoshi oshi tiatua ilarin imiet olusoo enaake ore ena naa keeta oshi esiai sapuk oleng tolosho le kenya ore ena naa keyau oshi enara arashu ilarrabali tolosho le kenya ata maandamano keyau naa kibukori osarge tolosho le kenya enaake.

ore entoki nadamu tenadol ena siai arashu entoki nalotu indamunot tenadol ena naa esiai e mpesa arashu esiai embenki ore ena naa entoki naiusu impisai ore ena naa impisai irriwakini arashu impisai intau oltung'ani tenewoi ore ena naa pookin oltung'ani oosisho tene naa oltung'ani ake oitumia impisai, kisidai sii enewoi amu kerrip impisai inonok nerrip account nikirrip ti ninye yie openy tinilo aitau arashu tenipik impisai.

ore paa enetipat ena siai arashu enkisuma temurua ang' ore olosho arashu emurua arashu kaunti ormasae ketii kurum oleng' tenkisuma ore anaa irmasae naa inkatitin kuna nikingira adumunye aing'uraa enkisuma arashu anyorru enkisuma etadua ilmaasae ajo kelo enkisuma arashu ki saidia enkisuma irmaasae tonkoitoi kumok oleng' neeku ore ena entoki etipat temurua ang' amu entoki nagira tenakata aibung'aa arashu nagira ailepu aretu olosho lormasae.

Ore ena naa esiai arashu endala yioloti anaa karata ore ena naa endala nindim aiminie impisai nemikenayu arashu inaba esiana eimu ena dala ore ena keeta aramu ore ena pia naa ekinyial oltung'ani elukunya niaku kaidamu ena enaake amu kaitum impisai elelek nitum asioki teniyiolou atupurro iltung'anak naa ore ena siai nementoki nang'uarrai.

ore embata arashu enchoto naitiship tena siai ore ena pisha ore camera na nye naya mpishai naaku kumbukumbu etaisere oltung'ani arashu onkolong'i kumok naaponu ore ena keyai iltung'anak tosukukuni neyai enkiama neyai tosiasani neyai towuejitin akeyie pookin naiturrurore iltung'anak nindim oltung'ani aawa enino nilo airragie metaa kumbukumbu onkulie olong'i

Ore ena siaai naa esiaai enkiremore, ore ena siaai eneikunari te murruaaang naa keton aa kiti oleng, keton aa kiti tengaraki eton etu eyiolou ilmaasai inkiremore aajo esiaai emaana, keton egira ltunganak aamirare inkishu naayeita lameeiyu kake ore tee nkatitin sidan naaponu naa keiliapu ana siaai enkiremore aa kegira laisomi aaisaidia emurrua arashu olosho loolmaasai aisho empeku too mpisaii naalelek peeyiolou inkiremore, ore tanakata eton aa kiti inkiremore te murrua aang.

ore entoki nagira aasa tene naa oltung'ani ogira aigerisho te laptop negira awosh esimu, ore ewoshoto esimu naa indim atoosho esimu tonkoitoi napaasha igira airoroki ilchoreta igira aomonu msaada tenkaraki esiai nagol arshu esiai nikintanyamalita ore ena iwosh awoshoki ilang'eni arashu otarriyianaka inaa siai niyasita.

Ore erewata embot arashu enkitaunoto osamakini tiatua enkare, keyieu enkarriyiano weng'eno sapuk ore ena keyieu oltung'ani oisume otijing'a enkisuma esidai neyiolou aisompirayu neyiolou teneeku osiwuo sapuk tenkare sapuk peyiolou enkitarriyiano naitarriyian ina boat ore ena naa kesiai nemepooki tung'ani oidim ataasa.

ore esiai nagira aasa naa empejore onkiri. Ore ele tung'ani naa inkiri epejito, ore inkiri kepeji oshi tonkoitoi napaasha epeji tonkotelini nepeji tombai nepeji tosiruai. Ore inkiri naa endaa nanya arashu endaa nang'uarr poki ng'ae neeku ore ena naa esiai onkiri arashu esiai empejore onkiri nagira aendelea tenewoi.